ngepaaaa chaa paiman igere chito nemitei koaee poisheet eng amunn ngomanyoor neraniik rapisheek kotauu kochorshee ako manyalunat missing ako kora tuguuk cheuu chotok choo komagat keal enng kampunisheek cheterter kora pa kamanut keai poishanitok missing

ngiroo eng saniit nii ikeree nyanyeek ,matundeeek, pilipiliik yuu koyacheii itinyee peek kongunoo yuu koyacheei itinyee posheek kindai peek m,aah akikeny koruprupen aketon aton akerakyii mwaita maaah akindee tuguuk tugul maaah akitapan akindee machungwaat parak akokakoyam as kyam

eng yuu angiroo pichainii eng mising keker chepyoso nealdai amitwagik ak kekere kitabut nemitei yotok nepo sirchineet ap amitwagik ak komii tei piik chetonatonii panyeek ak kora komitei kora alakee chee uni tuguuk ak kora ikere ile nyuu kochang poishonik chechang magosani kichanaee chuu poishonii chuutok chuu nyoruu poisheek ak piik alak tugul ako meche itinye ateptaaa nekararan

Ak boisioni kegere kele imuchi komi bichu mung'aret ne kioldo ngwek, boisioni en betut netai kokikorom mising amun keton ngwek kou non ko imuch itil mornok anan ko siok. Ko korom kot mising boisioni. Kora boisioni koimuch iyoe inye iywei ilenchinige, tos konyokoal biik ii? Tos kobiit konyokwal ingwechu? Kora imuch ilenjinige tos ngwechu ko koron ii? Tos cham kastomaek ii? Kora ngwech imuch ilenjige u chang biik cheyoe boisioni ngo chang biik che kemi tugul lainda anan kemi kibanda keladaishei kealdoi ngwechu? Ko noto keret netai mising ilenjige tos awe gaa amaalde? tos awe gaa amanyoru kiy agot nee alchinen lagok bushek ii? Kora kegere en yo kole mi nyanyek, ko nyanyek kora koimuch itebenge kole ngomaalde raini tos yagitu? Tos bulyo? Ko noto kot mising kit netai ne iboru kole boisioni komoche kora tililindo amun imuch kolenjige chito ngo motilil chito ne aldoishe en yu? Inendet komatinye agot kweinik ine agot ko marat agot sumek, marat agot metit igere ile korom kot boisioni. Moche tililindo.

Ngiro en pichaini, kegere kele mi neranik somok, ko kit netesetai en yu kot mising kegere kele mi biik koamishe. Amistos neranicho oeng'u. Kora boisiet netesetai en yu kegere kele imuch komi chito nebire picha en taban yun. Amun igere olekotebto bichu, koboru kole tesetai biretab picha amun amishe ichek ak kororitos ak kogere koret agenge, mi kogere tugul koret agenge. Koborwech kole mi chito nebire picha ne yun Koibor kora kole chang biik asiigere kororitos, yu nguno komi kiy nemilebiik, kamil neranichuto chu. Ko tesetai kororitos kora ichek koboiboinchin. Komi kora konome amitwogik en yon. Miten kora koboiboitu, boiboi ichek, yu koisto rubet ichek. ko noto nekegere en yuto kele tesetai en pichainito. Yu kora komi ichek muut kochopchingei tugukab TikTok amun neranik che chang kokogocham ngalekab TikTok. Nguno yu imuch kochobe ichek TikTok amun ole kotebto kora koboru kol mi kiy neo ne chobe ichek ak koboiboechin. Imuch kemwa kele noto ko TikTok.

Ngiro en pichaini kegere noton ko bendab ngokiet. Ole kichoptoi koroisi kot mising. Yoche komi ngokiet ak kityo ketil ngokiani kistoen katit, ak kityo kecheng beek che belebiik kinde ngokiet orit beechoto belebiik asiketoi kechur anan kinem kororik. Ye ityo koginem kororik icheng maat neo neliplipeni ak kityo imel kobel kororik che imuch koganget ak ye kagobata noto kecheng chilli sauce anan chumbik asikobilit kiilen. Ye kagiilen kechneg kiy ne kikuren foilet, kerabanen foilit. Ye kagerabanen foilit ii, kinde ole mi ng'etetyot ab maat, kechokyi ole mi ng'etetyot ab maat orit. Ak kityo kigen korur inee en takikoishek karibu sosom kole. Ye ibata noto kinem kora ak kiroo kele unee tos kagorur ii? Ngot ko tomo korur ketestai kerat ak kegetyi, ye ibata noton anyun kokagoek ready anan ko kagoyam kyam kouni. Ngokiani anan ko benyiton kagochobok kou ni, koimuch keamda kimyet, imuch agot keam buch kounoto, imuch icheng soda asiamde, anan icheng tugun cheu nduma anan ko mogo asiiamde kora.

Eng' yu kegere kele tesetai mung'aret ab kiy agetugul minutik alak tugul chepunu imbar, yu koraa kegere kele mi chito nelete rotwet koinguni kogako nyumnyum inee yo kapiale chito ndupait anan kigure liteito asilite rotwet anan panget, yu nguno i'ipe kityo koyaa kelitun rotwet kei ng'ung' kelitun panget, yu koparwech koraa kele mi ichek chepyosok anan ko kwonyik chealdoy tuguk kigere ing' yun kele mi viasinik kigere koraa mi ng'endek chotok kegure French beans komii ng'endek yo koraa, kigere koraa kapichot, kigere koraa ing' yo boksishek anan tugun chekindo chutok ko minutik chekapunu imbar koraa kegere kele mi koraa eng' yun mwambulit koraa netoreti kotekta anan koter asista koraa asima ng'em tuguchu yutok yu, yu kegere koraa kele mi ichek aaliyek nemeyaa amun kigere kele makochang' tuguk chekagialda eng' changindo anan eng' uindo kapsa kogakialda tuguk chechang' eng' yutok, yu kegere kele nguno kagosop anan kagoet yu kagonyor chitugul boisiet netoretegei kolipane tugun alak.

Ngiro pikchaini komnyee kegere kele yu ko ole kichapee panyek anan ole kipele panyek, yu nguno ko hotelit nengiger kigure eng' kutit ab kiswahili "nyama choma" nyama choma hotel anan kegure choma hotel. Ole kiamdoy penyi ko rahisi akot mising' yekagepel kou no akegonin kowaketonaton akoyache inye iun keunek neityo inyeitou Inemu eng' agenge agenge akiame iamdoe kimnyet, kisusey icheny kimnyet ing' yo icheny ng'ngwek ing' yo, koraa kegele kele mite kabichek, akiger koraa ing' yo pilipilik, kigere kele mi soda eng yo, kigere kele mi peek ing' yo, mi saviet koraa akomii rotwet, ko mi rotwet neketile panyek nekamach ko uit akomii umait koraa, itore pendo ak umait neityo itile rotwet key akinemu iyam koyotok ole kiamdoy penyi nitok ni, koraa nerupe notok nekamach kouit imetoi amun makoy imuch ko inyei mae mashinit nemuch inyey iyam kou notok wey kaitar iyame pendo ak kimnyet iyee soda koraa asitilile ichurukte asikotilatil koraa pilipilik cheimuch kokachang'a anan ko chumbik cheimuch koga chang'a.

Yu kegere notok chapati nekakechop yu kegure eng' kutit ab kingeresa pancake anan kegure eng' kutit ab pichu notok chapati mayai tukchu korok kiit netai ko makat itindoi chotok: ko pushek chekichapee chapati, nerupe notok ko makat I tinye peek, makat itinye chumbik, makat komii sukaruk, makat koraaitinye nayaik, ngwo akot mising' komuch iteshi chepiloldet nekagiyo anan ko cho kagitonaton akeng'aa, ipurtei chotok tugul akiteshi chego anan ko iteshi krimit ay kogakopata, ikurakur ichap kapsa koterteritu akoy ne makotindoy tugun che mugulen eng' orit, ye koi chop tukuchotok ko tugul ikochi saishek karibu,,, ikochi dakikaishek karibu taman nekagopek dakikaishek chotok nyinde mayaik notok sapuriet nekipele tukchutok, yiipu mwaita, itau irang'ji maat, inde mwaita inemu ako kagochapok chapati, i'much iamde chapatini, i'much iamde chaik, i'much iamde bendo, i'much iayam puch kou notok koraa, imuch kepurto tugun chechang' i'much icheng akot ngwek, i'much iamde avocado.

Yu kegere kele, anan tos kimwa kele yu komii ichek komi kopendi komosta, anan komii travellani imuch komache kopaa ichek kou kotaune Nairobi kopendi ichek Eldoret, yu kemwoe kele komagoshin komatesetei panda amu koraa kangonyoni chichitok nemae kemut kogamae kotunye karit, koyache kogashin ak ketindet, ngemwa kou notok koraa ko a ketindet nekashindos ak chito neimuti chito nekashindos ko chichekegure inee kondakta ko manamba ko notok nekashindos ak chito nekimuti koyache kogashin ak beit anan notok nemakat eng' petut notok ak kasaratak amun mi kasarta nemii parak komii kasarta nemii ng'eny, kartat nemii parak ko kasarta nekakerat sugulisiek anan kasarta nependi piik kaa eng' ng'alek ab krismas komii parak rapinik chepo oret chekelanye karit ko yotok ye igere tou ichek komache kong'alalso kogoshin beit lakini yo kawaida yo mi ng'weny kolin kityo ichek "lany si ship kegoshine eng' tai olin makisire gei".